Olairemoni ele lotii olchamba lenye , egira, ishope , neishop ntokitin olchamba ,aa nkilani olchamba, nidol naa ajo etijinga akesisho. Ore ele shamba naa, ore ele shamba lele payian naa olchmaba loo, lormatunda matejo nai egira akesu irmatunda lopuoi, lopuoi aa aitobirie majani aa majani taa ena naoki , niaku kegira akesu lelo kuti matunda nepikita, ningoru ewuei nepik tesiadi ashu orkiti bakuli opik petumoki naa ashomo atimira ashu petumoki ashomo atipika enkolong . Ore pidip enkolong atoosho netumoki naa atimiraki enkampuni naji naisiga lelo tokitin lelo kuti matunda pee etumoki a ataa enkiti ngano ngano naa ninye naa itobirunyieki majani aa ore taa ina majani naa ninye naa oshi eokie iltunganak shai enkumoi oltunganak. Niaku olchamba ele , olopeny naa ele nadolta egira akesu , aitau nena kuti matunda peetumoki naa ashomo atimira , peasie nkulie siatin , nidol ajo kisidai amu tenemir naa kisaidia ore nena ropiyiani tenetum naa keret toonkulie, toonkoitoi kumok oleng.

Ore enasia tenkop aang na lebul oleng ataa kesek eeas ltunganak kumok twnkaraki ormanyara likitii neaku kisaidia nai metupuku mpuka aitobiraki na ore enikuni na kinyanguni ake kulo shumai ninyanguni kulo ambulini owing oidim enkolong aima pebaki naa kuna puka nagirai aun neaku ore piteruni neuni nimpoti ltunganak likiasaki enasia ore pindio nibukoki enkare enkolong olameyu amu ore na kelo na neaku meti enkare enkop neaku kibidi ake pingoru oltangi asu ewoi nipikie enkare pitumoki atipika kuna puka enkare nimirika ltunganak nkabilaitin pookin na itum faida oleng na elidim ataret taasa siatin tiatua olosho enkang ino

ebae sidai ina oleng amu idol ajo etuuno oltungani tene irkeek. neun apa irkeek nebulu kulo keek. nedung' ore naa pee dung'netumoki naa atimira baoi, amiraki iltunganak loitobiru mbaoi naashetishoreki. nidol ajo sidai amu etudung'o kulo keek ore teidae shoto, netuuno irkulie egira irkulie aabulu. idol ajo olaramatani ele, keeta ninye mpaka nkishu. neboloki ele shampa lotuuno. lotudung'o nkishu minosa. kuna kujit aa ore taa nedik e wire metaaa melang'aki nkishu eda shoto, apuo aing'ial idangae shoto. neeku naa ine wueji etaboloko, amu idipa atudung'o kulo keek, idol ajo esiai sidai ena amu tenidung oshi irkeek naa lasima ii nkaja, pee iun irkulie, naa idol ajo nejia ake etaasa, ele tungani ele aramatani, etaasa esiai sidai oleng. naitishipishoamu ore ninye ene dukuya naa kitobir olmanyara oleng, amu keyau enchan, melo sii duo nidung' irkeek oleng amu, migil naa miigil naa atum ewuei nimany enchan, keraa enchan ewuei nemetii irkeek. neeku esiai sidai oleng ketum iropiyiani tenemir nena baoi, nigil ake alangaki ele shampa enkae olong'.

Ore enedukuya na pedungu orkiti ngosila tekuna natubulutua ore pidip aikuna nejia ningoribenkitibardasi narok nepik enterit nado ore idipa atipika nepik enterit nenukaa tenterut teatua enapuya nibukoki enkare atua metashala amu nakata ibunga aitobiraki ore pidip akina nejia neya nkulie woi neiko nejia metaa ore pooki tomgani oyieu ninyangu netumoki ashomo atuuno eleshani matwjo twmkang enye na idol ajo esidai ena amu kisho ropiyani kumok oleng na eninko nejia aas esiai nijo ina nikincho irkiek kumok na ekipuo arwt amu kinyangu ltunganak kumok amu kesidan irkiek neaku kinyangu ltunganak kumok oleng na ekiret amu ekincho ropiyani kumok oleng nimindim duo aatasa meti

eeyieu ena siai nishomo sukuul aisumare. amu midumunye ake duo nilo aaku olaudoni loo nkishu. neitu sii iroro darasa, miyiolo, kishaa nishomo darasa, niyiolou irkeek loifaa, loishaa niudie kuna kish. midumunye ake duo tein wueji, lasima pee iyiolou olchani, oiaa piiud nkishu naa. neeku kifaa sii duo nishomo sukuul, niyiolu kulo keek pookin. niyiolou, osirinki lintumia teniud nkishu. ore esiai naa pee iyiolo olosek, kyieu naaji naa iyata experience tena siai oleng. ashu naa itaasishe oleng. amu inakta ake itumoki naa ataasa naa ena siai. neeku kishaa ake niata engeno naipirta ena siai. ore siai naa kebaya pee ing'oru orkila orkila lena siai, midumunye ake duo nilo ake, ninchop ilbooti. lasima pee inchop ilbuuti. amu ebaiki naa ketii esargab ene wueji, pe etumoki naa ataasa ena siai aitobiraki, amu esiai oolaamatak taa dii ena, neeku midumunye ake duo, lasima pee iyata ina ngeno. kishaa niyata, pee itumoki naa ataasa ena siai, eudoto oo nkishu..

kore enkisujata oo nkishu naa embae sidai oleng embae sidai tolaramatani, tenisuj nkishu, amu ore ene dukuya ore ena siai enkisujata oo nkishu naa keraa naai matejo ilmasher, ilmasher lotii atua nkishu, amu ore ilmasher, naa entoki sapuk oleng entoki naisumbua nkishu, oleng amu ore teneeku keeta nkishu ilmasher, naa keok osarge too nkishu nitasas, nesau nkishu oleng, aasasu doi oleng neibelekeny, olchoni, neeku iloik ake neku nkishu iyiolou ake, nemeisujitae onaaisuja, ore ae, ore ena siai, enkisujata oo nkishu naa kisho nkishu, oo olchoni sidai, ometaa enidol ninye nkishu naa kitilaa kitilaa, keeta kisidai olchoni pii, kelio ae ajo keramatitae kuna kishu, amu kisujitae aetobiraki, kisuji anaa baadav e kila e wiki, naa sidai ena siia amu ore sii nkishu nimisuja, meeta duo oltungani, onyiang'u nkishu nemeisuja amu, keyipoluni na ake amu keeta ilmasher, ore ae na iropiyiani kuti sii neeku enias ena siai, naa ekidim ekidimie, metaa tena matejo ninye naaji tenitimira naai, tenilo amir nkishu te sokoni, tenilo iropiyiani naikash amu meeta oltungani lemeng'uar entoki sidai neeku isidai ena siai oleng tolaramatani.

Kore kulo naa lang'eni nai matejo loirriwuaki ashu lang'eni akeyie lesirkali, loirriwuaki metamanai aman ilchambai, nebaiki irparakuo otuunishote, naa idol ajo ore tene naa olchamba ele lo lorpaek. Ore ele shamba lorpaek, netii naa kulo lang'eni egura ajur, ajur kulo paek dol ajo kibung'ita ninye, nenapita nkardasini abukui, petumoki ah ore naa egira ele olopeny ele shamba aliki, niiger, niger ina nena baa nagirai aliki. Kore nena baa nalikini na ninche eya, neya nai matejo tidiewei eshumata. Nkopisini eshumata nepoi apuo aipanka inasiai, neyiolouni tenaa kesiai sidai eesitai, tenaa kegira kulo paek, irpaek sidan kulo tenaa aisidan kulo paek tenenya iltung'anak, ashu ketuunoko ake duo ketuno oltung'ani enkae toki baya, amu kedumunye irkulie tung'anak neun ake duo ntokiting naa enelo oltung'ani anya, na kinyal biotisho oltung'anak. Neeku naa idol ajo sidai teneeku ketii kulo ang'eni, pejurru, pejurru entoki nauni tolchambai. Pee amu nakata nakeret iltung'anak, peminepu oltung'ani otamoyia, arashu oltung'ani otua tenkaraki naa daiki torrok.

Olduka ele lorkeek lonkishu. Lolaramatak ataa oltung'ani oota nkishu, oltung'ani oota ntare, nkineji, inkukui imotonyik akeyie pookin abila. Na ore naa pidol ena, kore ele duka, na kitodolu ajo ketii laramatak enkalo inewoi, kemanya ilaramatak enkalo inewoi, ina area. Kitodolu naajo ketii nkabilaritin orkeek kumok oleng. Ore ele tasat naa keewuo naanye ainyang'u matejo nai keeta inkishu enyanak ashu mali enyanak naibulueki, neku idol najo eewuo ainyang'aki irkeek tolduka lorkeek. Idol najo sidai ake teniramat inkishu meku duo si duo esiai sidai teneeku naa migira aramat inkishu aisho irkeek, miudito nkishu ashu nena tare, miudito nena motonyik, minchorita irkeek, migira aramat misujita, kishaa ake niramat naa, na kishaa ake nileen olduka lorkeek, piyiolou inkabilaritin orkeek naifaa pee iramatie imali inonok, inkishu inonok arashu imali inonok. Amu keeta ilang'eni naa kulo omirta kulo keek ekiliki olchani teneeta nai entoki namoi, nekiliki ajo kaa moyian ina, nikincho ilo shani lina moyian oishiunye nena kishu nonok ashu ntare.

Ilarikok kulo leserkali idol ajo ore kulo arikok na kegira abol e rkiek ashu endaa onkishu peyiolou ilaramatak ajo etupukuo aidamunoto endaa naishaa pigil aibelekeny nisho nkishu enche na aisidai enabae sidai amu etii ltunganak lemeeta miujiza ashu kekumok ltunganak lemetum nai ina information na to tontifini nai elimunyeki na kekumok ltunganak nai lemeeta nona tokitin nadolie enasia nabaki larikok idol ajo etuo larikok abol enasiai neaku na kesidai amu tenedol ilaramatak ajo larikok kulo na kiamini enasiai kenyoraa amaa keyioloi na ajo maa pooki tungani ake olotu larikok kulo na keyioloi ajo entoki etipat esidai ena tenibelekenyi aisho nkishu enye amu kibelekeny pooki toki.

Esiai ormutandao ena na kadol ajo ore ena nabo onkiteshenini e kenya nakesidai ena amu ekeliki irparakuo onkabilatin natii olosho le kenya mbaa nagira aasa ore na tene na embae ena naipirta ilaramatak lonkishu lolchambai sanasana ltunganak lolchambai atorok embeku toronok ena ishara ena nagira aitodolu ajo kigero torangi odo ina itadolu ajo kitorok enapeku naishooyieki oasita enasia kepuo ltunganak nepuo ayau mpekui toronok amiraki ltunganak aitumia nona pekui neaku endaa neyau irkulie tunganak nkoshuak amu kitosduaya enakitesheni ntokitin kumok oleng pemitunia enapeku

olakesani ele loonkujit naitobir, naitobir majani, naa kitodolu ajo kikumok kulo tunganganak, ore ena siai naa, ee kepiki, keeta entoki napiki oriong'ninap tenkoriong' ometaa ore igira akesu kna tapuka, ninang'aki tesiadi iloito. naa kisidai ena bae, ee kisidai ena siia amu ore ena siai naa kisho, iltunganak esiai, kulo tunganak lemeeta naji esiai naasita naa kiger iltunganak kumok, toolchampai olen. ore ninye sanisana, naa keretu elelero. keretu elelro nisho esiai, pee etumoki aataasisho anoto naa ropiyiani naidimi aatasaaki ate, metaa miigil aing'or iltunganak arashu intoiwuo. ore naa pee idipi aitayu kuna tapuka nepuoi aaya naaji nkampunini, matejo naaji enkampuni, nepiki lorin, neya nena lorin nkampuni nalo aisiaga, nelo aisiaga nitau nena neimaa nena, oitoi pookin mpaka netumi majani, ore naa pee epiki majani, nitau iltunganak ildukai, nemirakini ildukai, ee naa sidai naa amu, enewueji naa etumieki majani, ene etumieki majani. neeku meokoi naa ninye shai metii majani, esiai sidai ena oleng.

Ilairemok kulo lorkikwa. Ore kulo airemok lorkikwa naa isapuk ele shamba lenye oleng', olchamba sapuk oleng' oleng' amu ore entoki naitodolu ajo olchamba sapuk naa keeta mashinini. Ketii ilderekitani inewueji. Ore tenakata enaasita naa egira aitau, etuunishote opa neeku naa ore opa nekesu ake orkikwa ning'waa netii naa oshiake intokiting naing'waari kuna duo nemeeta esiai. Amu kedung'uni naa orkikwa te kati kati ning'wari enda shoto e abori pookin amu meeta esiai, memelok naa tenepwoi aamirr. Neeku egira aitau nena tokiting opa naatung'wayioki nepiki olori tende wueji. Kelio olenkaina opikita olori neeku kesotu ake ele lenkaina nebukoki iloori ine meshomo alo aibukoo. Niko nija neshukunye, nepiki niputi teetumokini naa, peetumokini nafasi naigila aiko ajo, atuun inkulie tokiting. Ebaiki naa kelo naa siininye eunoto enaa nkolong'i. Ore taata ele apa neetae olapa loorpaek, neetae olapa le ngano. Nidol naa ajo ekegirai naa aitau, ai safisha aitau pii peetumoki olikae tinga tinga atooro, ashu aitobira pii peetumokini atuunie enkae toki naishia.

Keyieu ena siai naa ira ngen oleng, keyieu ningas ajuru, osokoni tenaa kekumok iltunganak, oosita ena siai amu, ekias ajo meeta likae tungani oikunita aje, ashu mekumok iltunganak oosita ena siai, ore ae naa kishaa nitaaniki naaji nkukui, pee itumoki naa anoto ilmayai limir, nishaa sii naaji niyata, amu kelo niropiju, memeloi olmayai, oiropija. neeku kishaa akeniata enkiti toki naaji nipik kulo mayai linonok. Pee irowuajie kulo mayai naa inakata etumoki iltunganak ainyiangu. naa keyieu sii nimilepie iropiyiani oleng, keyieu naa, ipik iropiyiani naidim oltungani, aatabaiki, amu ore naaji olmayai sanisana, teneshomo oleng, olmayai obo naa salasiini. naa kishaa niyata Ina ng'eno niata nai, ninyiangu naaji kashumpari. metaa ore pee ibelaki oltungani olmayai. nibelaki kashumpari atua. nintobiru usiano ooltunganak, teniramat torono ashu tenibuaku iltunganak, minyianguni ena siai ebiashara, neeku kishaa ake nira oltungani obore igira aamiraki iltunganak il mayai .

Ore ena na eunoto orkiek ena olchamba ele otuunoki irkiek na ore enedukuya na pintengen ltunganak esiai orkiek tormanyara ore irkiek nakeyau emchanbna ore ema shanbna ninye naitubulu endaa tolchamba ore si naintemgenisho ako eyau irkiek enabkujape sidai na indim atudumu irkutik nimir amiraki ltunganak pitaunye mbaoi naninche eshetieki nkajijik matejo fundii migilbainyalaa irkiek amu na kenyoraa naabkiemdelea aun irkiek teoi nishomo aitengenisho na kebulu irkiek na sidai tormanyara

Ore ena na enkesata onkujit ashu ntokitin nabulu tolchamba nemeisha naoru enadaa ino nituuno nutrients na kesidai enabae olenh amu tenias enasia nakitobir amu kebulu endaa ino aitobiraki meeta enyamali amu ore kuna na keji weeds yani nimche naoru endaa endaa ino matejo nitipika enewueji neoru nemitiki engolon oleng na eneiput endaa ino idol ajo mebulu endaa ino aitobiraki neaku sidai enasia ore ikesu nibung tendaina ningoru orkunia lipik aiput arashu oltoo nilobaituraa tewoi nelakwa nileeno olchamba lino ore pebulu nintautau ma kesidai amu ore kenya pebulu endaa ino aitobiraki pilo aun na ilo ashipakino oleng amu itaasa esiai sidai neaku tenitapalayie na kear endaa ino

Ekisaidia ena siai amu tenelo naji metaa ituunishe naaji naa iyieu eke sii yie oltungani matokea sidai tentoki nituuno. naa tiniyieu naa matokeo sidai matejo tenaa irpaek naaji ituuno aitobiraki naa keyeiu ake niramat ,neramati aitobiraki .neeku naa ilo naaji olduka loorkeek ninyangu fertilizer nilotu naa anangaki olchampa lino matejo Kila olchani lorpaeki lituuno ,nibukoki entonota, naa enetipat ena siai oleng amu ore naa kebulu endaa ino aipilupilu aitobiraki ,ore irpaek naa kebulu tesiokinoto oleng ,ore aee eniare naa kebulu, keitishipi nkonyek yani kebulu ntokiting aa sapukin ,amu tenetu iyas ena tenitapalayie naaji ake olchampa lino nejia naa kebulu ake siininye endaa enaa enayieu ,kebulu ake ninepu nkuti tokiting naa meesapukini duo oleng. neeku naa ore naji olaramatani ngen tolchampa naa keyiolo ake esidano ena siai ee fertilizer tenetubukoko olchampa amu keitubulu endaa ino tolchampa .

Oltungani ele otuuno olchampa loonkapishini ,ore ele tungani naa keesitae entoki naji irrigation, ore eneweji nemanya nemedupa enchan oleng eikiti enchan ,kake ore naa amu ekiti enchan, naa keisidai enterit eneweji nemanya ,neeta ele tungani engeno nedumunye nejo enetipat ena siai ,amu elelek matejo naaji einguarayie enterit ineweji nedol ajoki keifavour naaji nkapishi teneun. neeku naa entoki napik enkare nebolibol enkutuk, egira abukoki ele shampa lenye enkare akitiakiti ,naa sidai near siai amu teku ade amu ketamiyo ele tungani ele shampa lenye ,teneeku ade atubulutua Kuna puka naa ketum faida oleng amu kemir, ketum oltungani omirake melau oltungani omiraki tosokoni keinyanguni oleng, naa idol ajo medol ninye anaa kaimayie pee engoloto amu kelo naaji anya iramtunda lena siai enye ,netum naaji nkulie ropiyiani naatum ataasie nkulie siatin tiatua enkang enye naa sidai naa oleng amu enduata naturumuo ena naa sidai oleng.

Olamirani ele loonkabilaritin kumok endaa, matejo naaji mpoosho orashu irpaek ,ore tendashoto naa olainyangani elde ore ele ainyangani, neewuo enapito orpuya ,eeuo ninye egira alotu ainyangisho .ore naa ele amirani naa ebaiki naa ketuunishe apa ninye neun endaa enye ,neenyu enkae neramati olchampa lenye aitobiraki ore naa pee ebulu ena daa enye nayau alotu amir, amiraki naaji iltunganak tosokoni ,atejio ninye osokoni naaji ele eishompitoa ele tungani ,neeta keeta orkiti backet naaji lopimakinyie oltungani esiana entoki nayieu.aa ore naa ele tungani amu eetuo engira apimaki ,naa kipima naake ninye neinyangu naa idol ajo esiai sidai oleng amu koon ingira aasaki yani kujituma, amu oree naa adake peeku etimirishe ele tungani pee emir ena daa pokin naa ketum kulie ropiyiani kumok naasie kulie siaitin ,neeku ore ninye megil adamu ajo atuunishe apa neimayie ngolikinot egira aunisho keeku kegira ninye ashipa tooropiyiani naanoto onkaek nenyenak.

Kore taa eneweji naa nemirieki enkiri, olaimirani ale loo inkiri naa te busheri, ore entoki nidamu tenatoki na idol ake ajo, kekumok iltungana oonyorr inkiri amu melo sii dui nidumunye ake nilo aar inkishu eji paijo pilo apik pilo amirr, apik aing'oru olduka limirie, lasima ake piingas aing'or ana pisha tanaa kenyorr inkiri, tanaa nkiri enya tana nkukui, naaku emaanisha ake ajo kore ltungana oomanya ena kiti rsihata ake ninye naa kenya nkiri oleng, idol ajo kekumo keata ale tungani niashara oleng amu kekumo ninye inkishu naar naateyiang'a arshu intare, naaku ore ena na keitadolu ore ena kumoi oo kuna nkiri naa keitodolu ajo kekumok lainosak loo inkiri teineweji, naaku esidai naa amuu ekeisho ltungana iropiyiani naa kesidai sii ikiri tenyeai amuu kebik rei oshi te sesen, meji too dei oshi lmaasai ake oonya inkiri amu tengaraki eata inchoo, kenya nkabilaritin pookin inkiri amu majo meji siake duo ilmaasai ake oinyang'u kuna inkiri, kekumok inksbilsritin pookin naanya inkiri, kesidaai ena siaii oleng naa amu.

Keisapuk ena siai tenkop ang oleng, sanisana neisulaki naaji toonkotelini nainosieki endaikin, isidan ena siai amu milo sii najiake nilo ayaki orkastomai empuya eshimpi tenaa eji mishamu endaa shumpi ,keisahaake niyata Iona kiti ararai nalio teneweji nipik shumpi neta nkuti uduudot tedukuya metaa tenetum naaji oltungani nebukokini endaa polepole, amu tinijo sii naaji pee iyaki tempuya, meyiolo eke oltungani apimaki amu matejo naaji ore enoshi kata epikitae naa keidim atupuropuroki endaa pookin nenum enda teshumpi. neeku sidai ake teneeta ena kiti toki hoo duo naa meekumok tonkangitie kake ketii nkangitie naata ,sidai ake teneetae amu teneteyiara oltungani enda duo oteyierushe nebaiki nemetii shumpi meishamu shumpi, naa keishaa naake netii ena kiti ararai amu ekimpimaki matejo naaji enkiti nitumoki amu idol ake ipikita kake tenemoyu naji aa enkardasi ake natii shumpi paa ilo alo abukoki shumpi endaa indim atunuma endaa nemeigilaa naa inasaa ainosayu, sidai ake teniyata naa ena kiti ararai naa amu ekimpimaki endaa shumpi.

Ildoi kulo lomotorik na ore sanisana na enaaji emaabnaas enasia kekumok kulo toi lomotorik naipiraki amu idol ajo letii olabura keetae nai osirua ootae neyiengishoi na ore oshiake irmaasai peyiengishoi na lasima ake petii motorik na aa supu ore enasupu na kitadolu ajo etipikaki irkiek ketii nkabilaitin kumok orkiek naisidaimotorik amu kisuj enkoshe nitau moyiaritin neara moyiaritin natii enkosheke amu eeta naa etiu anaa kebakisho ebaki nikintau moyiaritin natii atua osesen neaku ore enidol ena na kitadolu ajo eteyiengishoreki nalasima na peoki motorik

Esiai olairemok ena. Ore ena naa olori ele, ore ele ori nenapita nai itung'ua endaa natuunoki nai tolchamba. Eewua neeu enkaji natii mashinini naponui aitobirie. Na ore enadol ena naa kore ele ori enapita nai matejo intapuka nai emajani enapita. Intapuka emajani amu irkuniyiani nye kulo otii majanini, neeu naa atua enkampuni nai siaga duo mitobira duo pi. Petumoki naa aitau majani naa. Petumokini atimiraki iltung'anak. Ore ena naa esiai olairemok ena. Ing'ua ele ori nai olchamba naa lounieki kuna tapuka naitobiru majani. Ore nake peku naa idipaki ai siaga, netumokini naa aitau majanini onkabilaritin kumok. Nepiki naa osokoni ore ninye enkampuni netumoki ninche atimir amu kinyang'u ninche kuna tapuka tolchamba, ore naa pinyang'u neponu ninche aikaja, aitobirie majani. Ore pitobirie majani nemiraki nche ildukai arashu iltung'anak nkabilaritin kumok.

Oloshoro loloikembe ele, naa eisidai eokoto oloshoro loloikembe aisulaki toonkera ninye naaji ,amu ore ninye enedukuya naa keera oloshoro esumashu amu teninyototo naaji niyer shai nimidim ade atareshu saa saba pee itumoki ashomo ainosa endaa neeku naaji metajo inyangu naaji enkurma ore pee ebaiki noosaa ogwan, owok shai saa nabo saa ane ore pee ebaiki saa ogwan ashu saa imiet niwokiwoko oloshor neeku iteyiera oloshor naa ekindimie pee iton ina kiti rishata ngira aanyu naa endaa kwansa toonkera amu meidim nkera aatanyu endaa meteyieri ,neeku naake sidai oloshoro oleng ,naa ore oloshoro loloikempe naa itobiruaki toonkoitoi kumok amu etipikaki ntokiting kumok atua ele oshoro. idol ajo keeta firbe keisaidia toontokiting kumok oleng meeraposhoto ake duo ,nkeret oloshor loloikempe osesen oleng toonkoitoi kumok, neeku eisidai ake ena bae teneeku naa ira obo looltungank ogwar aok oloshor loloikempe.

Ore ena naa esiai olchanito, lchonito oitururuoki nesoti teweji nebo pee etumokini naaji atimiraki matejo enkampuni ,naa ore enaikunari ena tenkopang naa ketii irpayiani omana tonkangitie matejo naaji iteyienga ntae ashu nkishu niwoshoki esimu amu kishoyo number neponu ainyangu amu mishori naake pesho olchoni loontare inonok lasima pee imir, neeku ketii naa iltunganak omana neinyangu lelo shonitok nepuo ninche apuo amiraki matejo enkampuni naaji nainyangu lonito. naa Kore ena siai naa ore ilchonitok naa keisidai oleng amu matejo naaji tenimir naa itum iropiyiani ata tenaa nkutik itum ake ninye ropiyiani ata tena nina kutik iyasie ake ninye esiai sapuk oleng ,sidai sii lchonito amu tenemetii naaji ilchonito nimutumoki Kuna tokiting naijo naaji mushipini oolonito, irgotii kulo lenkijiepe kitobirunyieki lonito ntokiting kumok oleng, neeku sidai ake teneendelea ena siai tenemir iltunganak ilonito neinyangu irkulie.

Keitanyamal oleng enkisuma tonkoitoi kumok oleng ,ore naji matejo teneponu ntekei neponu aim shumata ndarasani naa keisumbua nkera ,meidim nkera aning entoki naisumitae neeku naa ineweji ake etii ndamunot, ore aai naa ore kuna garin naim irbaribarani ashu kulo tukituki loobwak loota oltoilo sapuk naa kitanyamal nkiyia onkera neeku migil nkera aning entoki nagirae aisumita. amu idol ajo ebaiki naaji netii ndarasani naateshetani tenkalo irbaribarani naa mesidai taadei tenesheti shukuulini teweji duo netii ,nelo tadii ninepu sukul nasheta tenkalo factory na akitanyamal nkera oleng ,ore ilo kelele naa kitanyamal enkisuma tonkoitoi kumok oleng amu ore ilo kelele naa kitanyamalisho ,ore sii aye naa ketii nkampunini naitau empuruo ,naa ore ena puruo naa kitanyamal nkera amu keidim atipika nkera oloirobi metaa kesingita iltunganak ,emidol na ajo keyau mbaa kumok naipirta biotisho nelo ninye metaa kemuoi irkulie naa ketii ninye irkulie ake loomwoyu neitumia ake duo ropiyiani kumok oleng neeku olola oleng toontoiwuo orashu tormarei lenye.

kore eoshoto oo mpishai oo vidioi naa keret engeno oo nkera too nkoitoi kumok oleng amu, kore ene dukuya ekeitubulu engeno oo nkera te ng'uton oleng. keeta tofautivkeeta tofauti naaji tenegira teenaa kisumish ake olmalimui te nkutuk, kegira alimuni ntokitin kegira aisum nkera too nkoitoi ake enkutuk, meeta ntokitin naagira aitumia.o tene ,teneitumia mpishai, aitodol nkera, aisum nkera too mpisha ashu too videoi. keeta kepaasha oleng. amu ore eoshoto oo mpishai ashu, videoi tenintodol nkera naa kepuo nkera, mme mme meelewa entoki nisumita oleng. naa kedamu oleng. keiko metadamu oleng alang naji tena illo ake aisum aa tenkutuk ake igira alimu, naasi naa kilepunye ina eng'eno oo nkera, naa kebulu ake eyiolo. kebulu te ng'uton eyiolo ajo isumaki apa entoki naje. neeku tenaa entemata ninye kedamu ake nena vidioi, ashu nena pisai nisuma. alang tenaa tenkutu ake ilo alo aliki. neeku kisidai oleng eoshoto oo mpishai tenisum nkera o vidioi.

Ore entoki naiko ltunganak neitumiya ropiyiani kumok tenkinyangare oontokiting, naa ore enedukuya ,keikumok maitaji oltunganak ore maitaji olikae neme maitaji ino, indim iyie atoosho budget oontokiting inonok naa nkuti ropiyiani ake intumia ,kake ore likae tungani naa keosh budget neitumiya ropiyiani kumok oleng .ore ae naa, ekeenta ltungank kumok tamaa ,yanie ketii oltungani oota ropiyiani ,teneim eweji tenedol entoki natodua naa lasima pee ainyangu, tena entoki nadol tende neinyangu ,tenedol enkae tende neinyangu ,tenetii entoki neuo osokoni taata ngejuk neinyangu, naa tinidol naa ajo tenes najia naa Kiko meitumiya ropiyiani kumok oleng ainyala ake duo ,ore entoki naiko meitumiya oltungani ropiyiani kumok naa keyeiu oltungani maisha sidai amu ketii naaji oltungani laa kejio maidim nanu aikuna aja malo toonkejenk naa keyieu naa neinyangu engari ore atoki nejo kayieu enteke nidol ajo keitumiyai ropiyiani kumok oleng.

ore entoki naikuna metayioloi mpisai esimu aa taa mpesa, naa nchere, ene dukuya, enetoti iltunganak ina ngeno nadol ajo ore enapata oo ropiyiani kuumok. aanap ake duo too nkaik naa kelo nikuna, kik iltungan kumok oleng meiminie ropiyianiamu etodua naa niche aajo nchere, esidai teneitumia enkoitoi enyo esimu aashumaki ate nyoo ropiyinai pee mitoki aaiminie. amu kekumok iltunganak lemeeta lukuny. keya oltungani taisere nepik iropiyiani ebene, nepolosa ebene neim teida shoto. nepolosa ebene, nepuo ropiyiani pokin. ore enkae naikuna pee etayiolki istin kumok naa, ee kekumok, kegira ormuntandao ai funza iltunganak, aitayiolo iltunganak ajo, ore eimu enkibung'ata ooropyiani, sanisana apaelong' te moyian naji corona nayewuo, nemeyieuni neibung'i iropyiani .keyieu naa ore esiai pookin naa pee iriwaki simui, ee mpisai tenkoitoi esimu, amu ore naa inakata naa, teneeku ade imbung'a ropiyiani, matejo oltungani oota ina moyian olkirbi nikibung'ie yie. naa idol naa jo kibungie siiyie orkirobi amu imoui siiyie, nilo aigaramia kewon te ntoki duo ake naa keeta nkoitoi nidim aikuna aja, atapaasharie, neeku isidai ake ena siiai esimu.

Kore ena siai naa noshi kuji Kuna nauni ,idol ena tomononi ajo etuuno ninye kuna kujit eeta enkipirta ,aa nabo etuuno ninye kuna kuji aa keta ninye nkishu ashu enkaramatani neeku matejo naaji teneeku eyeuo olameyu ashu mookure etii enchan ,netum ake ninye endaa naititiyie nkishu orashu ntae enyenak ,ore naa ina imaniki naaji aa ore ena tasat naa menkatamatani oontare orashu nkishu ,kake etuuno naa ninye Kuna kujit pee etumoki atimira atimiraki kulo kulie parakuo aidim ainyangu Kuna kujit tenkolong olameyu, na ina esita kegira adungu Kuna kujit amu etaa kumok ashu etubulutua pee etumoki aipanga atipika enaa esiana naaji nayieu nidim atimirie atipika orkuniyani ashu tonkeenda, amu keidim atasotu nepik ntokiting naaji hays kuna emiya inne, nepik nemiya tatu ,neeku keitodolu aji esiai sidai ena esiai sidai eesitae amu ekisaidia tebaadae nalotu naaji tenegolu.

embae sidai ena oleng, amu ore oltungani laaji oos ena siai, na kitodolu ajo oltungani ogol oleng. yaani oltungani oijituma, esidai ena siai amu, ee eyiarae taa dii ena ormandasini, ee tenkalo ake osokoni ashu tenkalo enkoitoi, naa kesidai ena siai amu imir naaa itum iltunganak kumok naaji oinyiang'u irmandasini, oopuo aokie, oopuo aisotie shai, naa sidai mau ore oltungani oas ena naa eketum iropiyiani, ore kuna ropiyiani naa itum too nkoitoi kumok oleng. matejo naaji tenimidim, tenimiata naji iropiyiani ninyiang'unye enkila, ekintaiki kulo mantasini nai tenimir, teniyieu nilo, teneeta ewuei nilo nitum tikit niloitie, teniyieu ninyia edaaa sidai naa, ekiret ena siai oleng. naa ore oltungani sii naaji oinyiang'u irmandasini, kulo mandasini naa sidai amu kirowua, naa sidai sii entoki teninyia eton irowua, alang eninyia naaji ninepu aa kikja, aa kirobi. neeku isidai ena siai oleng. keropiyiani naaji nidim ataasakinye kewon, esiai naaji matejo teniata oltamoyiai naaji ligira, alaakiny nkera school fees nidol ake nijo kakiti amu kemenaa iltunganak ena siai nejo kakiti. ore nena kuti ropiyiani nitum naa ekiya ewuei needo oleng. miton ake ninye pesho.

Enetipat enasiai orgas tenkop aang amu ore enkumoi orgasi na kepuoi agilu irkiek ayierishoreki na idol ajo kibooyo emdungoto orkiek tenkop aang mitoki aaku keetae endungoto orkiek ore si enkae naormanyara amu mejibleeta empuruo napuku ana nai enitumia irkiek amu keeta empuruo sapuk oleng ore nai pintumia nakesidai oleng tormanyara meeta moyiaritin kumok toltunganak